Olekipchoptoi ketitan saroch kiname keteme imbaret korok , keteme ak kebunech kotkobununuketuk ng'ung'unyek , koyan kakobuneketu ngungunyek, kinam any keeleita keswekab saroch en yoto ak ketuch ak kepiis ak beek, ee konematya konam korut keswekab saroch.

Inakeer pichaini, konyone metinyun banwekab indekeit, mising ko chemara komandai emotinwekab sang anan ko che iitu anan akot ko che pendi kong'eten nganaset agenge agoi nganaset ake eng emoninyon bo Kenya amun inoni ko kap indege ole kilang'en indegeishek chemandai ak indegeishek cheitun kora korupe oliton, cheimuche kawendi chito kasiit pitonin, kawendi rutoito anan akot kou somanet.

Inoker kadini, kokono abwat akobo muswoknatet nebo kasari neki ibote rapiinik en kadi nito ak kimuche kinemunen en sait agetugul nema lasima akot iwe ole miten benki inemu rapiinik, imuche akot kora ilipanen tuguuk cheterter ak che ter chemi emotinwekab Kenya anan ko emotinwekab sang.

Inoni ko bukuuit ne tilil, akobo kamangut ma eng biikab kokwenyun ichegen kobaten en biik tugul chemiten en ngweny komugul amun inoini kobarchin chito oret nebo imanda, nebo soboondo, eee sobondo noto nebo koikeny, bo kamangut amun iboru ako sorunet nekikesarwech ako boruech ole kimuche ketepten chi agetugul ak chitab kokwenyiin ak kibuur en oret nemakimuche kenyoru tengek agetugul akoi kenam bounatet nebo koikeny.

Koa chitoab mungaret, komnyee anetkei oret no andoi taban anan ne apestosi chepkondokchu ak chebo mungaret asi amuch anai ngotko mitei kelchin mungarenyun anan mamiten amun ngotko manai ole andeitoi taban anan ole apeishiotoi rapini chutochu komamuchi anai kelchinet nanyoruun en mungarenyuun, en noto anyuun komnyee ande taban, ngotko ayat legut neter nebo chepkondokyu ak ayat legut neter nebo chepkondok chebo mungaret.

En yu kotoku biik chechang alakini netoku mising netoku ko inendet neko minister nekikuren Justine Muturi, neko inendet koko minister nebo boisionik chebo che kitoreten pororietab Kenya. Ak kakeere kora biik chechang che icheket kotereti eng ngalek chechang chekimuche kemakchikei chebo kasari kou kesiche nguno kou kipandet, kesich kou certificate nebo siket, kesich kou passport noton nekipoishen kelanda ak tuguuk chechang. Ko akeere kole imuche kong'ilalen biichu kobo boisionito nekinyumnyume ole nyorundoi biikab Kenya tuguuk chemkchinkei en kasari.

Kit nekirakas akobo benkini, ko imuchei kokochin besenwokik biik cheka iyumkei eng krupishek che terter chemaichei akot kele imuche kele mitei kasiitab serikali, yaani biik kityo cheka iumkei, mising koche yae mungaresiok, mising koche katoi krupisiek che kitoretenkei akoba kosom besenwokik, kobesenchin asikomuch en mutionet kotatun konyor chepkondok che cheng'wanket.

Kit netesetai en yu koboru akobo tilet ab kipandet ako tinye kamanutyet neu kenyor boroindo en emet

Bo kamanut boiboiyet neuni nebo ketil kekiit, nebo koboiboichin kokwet ak toek amun konu naiyet, ma en biikab kokwet icheken kobaten en toek che loen konyikiporchikei chomiet, keamekei emoo, kenaiyoo ak boiboinchikei kotugul ak kibwat angot ngalek chekibo keny ak kemwa atindoniik che imuche kokashinet ako kibagenge neo en kokwet ak eng tilianutik.

Ino ni kot neking'ate ng'atutik Nebo emet ab Kenya nechobei ng'atutik ako kikikwei icheket nekata bik tukul chebo emet kotelelji icheket ako ye mayai boishet komyee kekwei alak kokabek kenyishek mutu

En yu akerei chito nebirei simoit kobirjin chi neloo akong'alaljin amuu simoini keboishe en kasarta Nebo Keny nekimomii keljin Nebo naet ab ng'alalet

Inoni netaku en pichait ko minister Nebo ribset ab kalyet en emet komukul ako kamanutyet nyi kokorib emet matkobit wechet ab kalyet ako kikure kipchumba murkomen

En ane any komachame boisioni amun boisioni kikurchin biik karisiek ak ne kilanyisei biik karsiek koobototen, kibwaten kobo biik cheuon biik chematinyei tekis en biik alak amun ainitite imache ilany kariit komachei ilany kariit nekemechomei, sait age akot kopet milengung neke ipoti amun kainetabgee nemitei en biichutochu kurchin biik karisiek, en anee komayanii ane amachomei boisioni amun matinyei tekis boisioni.

Kit nemochome boisyoni, kokiyai chorwa nenyi kowechok kabisa amuu en let makararan toket nyii

En kokwet nyun keyai konoret ab borto kosubkei ak panganutik ab bik ak kekonori chi eng saishek ab chekakwo asis ak koker metinyi Kong asis.

En yu amuchi anai bichu twaan bik chekiborjinkei kandoinatet ab emet ak Ko eng eut ab katam ko jeramogi oginga odinga ak eng Tai ko Jommo Kenyatta neki kandoindet netai eng emet

En yu amuchi aker bik chekanye ketoret en ofis uyaa ak taku kole bichu ketoreti agenge eng agenge

Inoni koboru oret Nebo kasari neiboru kole tos inyoru ki nekelipan eng simet ak koi tun eng oret Nebo moswoknatet ab kasari

En ane any achome ketesosiek cheter Ter eng saishek kobun saishek kobun tetutik che Ter Ter ak kabarastoik chemuch koib en kaset